Tilapia tondũ wĩna cama mũno,, na nĩ ũkoragwo na maguta, na ndũrĩ na tĩri gills inĩ, ĩĩ mũthemba wa Tilapia